Ici nĩ ciana ciĩkĩrathi, igĩthoma kũhũthĩra thimũ, irĩa cithondeketwo nĩ thirikari, nĩgetha ihũthagĩrwo nĩ ciana cia ngirĩndi ya mbere. Ciana ici nĩ ironekana ciĩ ngenu cikĩhũthĩra thimũ ici.

Handũ haha hena atumia a rũrĩrĩ rwa Mathai, na maronekana ta me kĩrathi, kana mũcamanio wa atumia, harĩa mararĩrĩria maũndũ ta njĩra cia kwagĩrithia mĩtũrĩre yao. Na atumia aya nĩ maronekana marĩ andũ akenu mũno mũno, nĩ ũndũ tabarĩra ĩno. Na nĩ maroneka nĩ marathoma maũndũ maingĩ.